Nĩ mũrimũ watuthũkire Maathai-inĩ, narĩũ nĩkĩo ũrona andũ gũkũ marũrũnganĩte, nĩgetha o mũndũ agĩe njanjo, tondũ marenda gũthecwo njanjo ya Covid, na rĩu nĩkĩo ũrona Maathai ũyũ nake arũgamĩte tondũ nĩ ihinda rĩake rĩakinyĩrĩrwo, na nĩkĩo arekĩrwo gabandĩko gaka arabandĩkwo, nĩguo kũgĩe na kaũndũ gakuonekana, nĩgetha athecwo. Nĩkĩo andũ aya maũrigitani namo nĩmegũkĩte, na ũingĩ, nĩgetha mahote kũbe o mũndũ o mũndũ njanjo mũthenya wa ũmũthĩ.

Ũndũ ũyũ wĩna bata mũno itũrainĩ rĩakwa ona rũrĩrĩinĩ rakwa tondũ nĩũcenjetie maũndũ maingĩ mũno nĩ ũndũ wa kũbeo bataraitha cia thirikari mũndũ nĩarabota kũrĩma akarĩma mũcere akarĩma mbembe akarĩma kabũa na andũ makagĩa na ũndũ wa kũbũna tondũ nĩmaragĩa na ũndũ wa gũketha magetha maingĩ kwoguo no njuge ũndũ ũyũ ũna bata mũno rĩrĩa ũrathiĩ na mbere na bataraitha ĩthĩĩ na mbere nakũbeano o matũrainĩ o matũrainĩ nĩgetha andũ magĩe na ũndũ wa kũbũna.

Ĩno ĩtagwo ngandamia, wetagĩrĩra ĩgwe, yakũra, yagwa, ũgathiĩ ũkamĩũngania, ũkamĩrogota, ũgacoka ũkamĩũnũra gĩkoro kĩu, wonũra gĩkoro, ũgacoka ũkamĩanĩkĩra riũa, wanĩkĩra riũa ya niara wega, ũgoka ũkamĩatũra na nyundo tondũ ĩkoragwo nyũmũ, wamĩatũra na nyundo ĩ, ũkaruta kĩndũ kĩrĩa gĩ thĩiniĩ, na ũkarĩa. Na gĩkũyũ ĩtagwo ngandamia, na no ũciĩte nguta.

Aya nĩ aciari maretete ciana ciao nĩketha igĩe na ũndũ wa kũthecwo cindano ya polio, o makĩthiaga na mbere na kũrigitwo, magĩthimagĩrwo mĩrimũ ya ciana gũteng'era ngoro, na nĩkĩo rĩu nĩũrona aciari nĩmegũkĩte na ũingĩ, na nĩ kĩo ũrona o mũciari o mũciaro ena mwana wake, nĩgetha athondekerwo na nĩkĩo ũrona nginya aba ũguo nĩurona bena kamero gakwanĩrĩra, karĩa karanagĩrĩra ibinda rĩrĩa rĩranagĩrĩrwo nĩgetha o mũciari o mũciari athondekerwo kaana.

Karũgano karĩa ndĩngĩgana ga kwenda ũndũ ũyũ nĩgũkorwo atĩ kĩragita rĩrĩa kĩrarĩma mũgũnda nĩkĩrĩmaga kĩbinyĩtie wega gũgakorwo gũtĩ kũndũ kũnatigo riia no na kaũndũ karĩa nako gakũmenereria ũndũ ũyũ nĩ rĩrĩ nĩ atĩ rĩrĩa kĩragita gĩatema mũtaro ũrĩa wĩtagwo rombo nĩgĩkoragwo gĩtigaga mũkaro mũriku mũno gatagati barĩa kĩambĩrĩria wĩra ũguo ũcio naguo nĩ ũndũ ũngĩ ũrĩa ũtũmaga menererie ndeto ya kũrĩma na kĩragita.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa nyeni, arĩmĩte nyeni ciĩtagwo thibinaci. Na thibinaci ici nĩ icereirwo nĩ gũtuo nĩ getha itwarwo thoko ona kana mũrĩmi arĩe. Rĩu ihinda rĩrĩ mũrĩmi ũyũ arekĩra maaĩ. Nĩũrona kwĩna baibũ ya gwĩkĩra maaĩ. O baibũ o baibũ ĩkoragwo ĩtũrĩkĩtio karima o harĩa gĩtina kĩa thibinaci kĩrĩ, nĩ getha o gĩtina o gĩtina gĩkahota kũnyua maaĩ wega.